Igũrũ rĩa kabati ya kũiga nguo cia kũihumba nĩ handũ hatathambagio mũno tondũ andũ maroraga, maroraga harĩa nguo cira, handũ harĩa kabati ĩrahutania na nguo. Kuũguo andũ nomage gũtindĩrĩra mũno ona mekore magĩthambia o rita rĩmwe mweri-inĩ na kaũndũ gaka nĩ kaũndũ karĩa gatangĩhũthĩra ona makĩria ma ndagĩka ithano gũthambia.

Andũ arĩa matarĩ na mĩgũnda mĩnene kana baathi nene ĩrĩa mangĩhanda irio ciao kana mĩmera o yothe, nĩmahũthagĩra makũnia kũhanda mĩmera yao. Magekĩra tĩĩri makũnia-inĩ, magatarũra gũkũ kando, na makahota kũhanda mĩmera yao. Mĩmera ĩrĩa ĩhandagwo nĩ indo ta thũkũma, thibinanji na indo iria ingĩ nyingĩ.

Nĩ ũndũ wa bata mũno hĩndĩ ĩrĩaarutwo a injinia cia mĩako, mahũthĩra ciĩko gwĩka igeranio ciao, tondũ mũndũ nĩakũhota gwĩthomera hauhau. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ekũhĩtia nĩekũhota kuonio ũndũ ũcio ũrĩa wĩkagwo na akahota gwĩthomera hau hau. Ningĩ hatirĩ hĩndĩ mũndũ angĩmenya gũaka o andĩka tu, koguo no nginya akahũthira ciĩko nĩguo akahota kũmenya gũaka.

Ũrĩmi wa mũthemba ũyũ rĩ, nĩ ũndũ niĩ ingĩwenda mũno, tondũ no ũteithĩrĩrie andũ aingĩ arĩa matarĩ na mĩgũnda mĩnene, makahota kũhingia wendi wao wa ũrĩmi. Mũndũ ũrahũthĩra baathi ĩrĩa ĩĩ rĩera-inĩ, koguo rĩ ona ingĩikara mburoti-inĩ cia gũkombora o hau baranda-inĩ yakwa no hote kũrĩma. Kana ona okorwo ndĩraikara handũ ngoroba-inĩ ona hau korĩndo-inĩ yakwa, no njake o kanyamũ kanini na hote kũrĩma indo ciakwa.

Gũtwarithia mũithikiri nĩ ũndũ mwega wa kũnogoria mwĩrĩ, harĩ kũnyihanyihia ũritũ. Tondũ hindĩ ĩrĩa watwarithia mũithikiri, hena ciĩga nyingĩ cia mwĩri iria ciraaruta wĩra. Ciĩga ta moko, magũrũ, ciothe nĩcihũthĩkaga gũtwarithia mũithikir. Koguo-rĩ nĩ kaũndũ mũndũ angĩkenerera, koguo-rĩ no ahote kũrutaga gũtwarithia atekũmboeka na ahote kũnyihanyihia ũritũ wa mwĩrĩ.

Niĩ ndĩta mũtongoria wa motungata ma gũteithia andũ ethĩ, mĩtaratara ĩrĩa ingĩiga nĩguo hote gũteithia andũ ethĩ na atumia nĩ kũmatara mambe maingĩrĩa ikundi-inĩ iria mangĩigithi mbeca ciao cigaciarana. Na bado ikundi-inĩ icio no mahote gũkombagĩrwo mbeca. Mũndũ akaiga mabiacara kana mũndũ akahũthĩra urĩmi-inĩ wake. Na bado ikundi-inĩ icio, andũ no mahote kũmenyana wega na makahota nginya kũrorana.

Ũndũ ũmwe ũrĩa ũrangenia na mbica ĩno nĩ atĩ ngũrũwe ĩkomete wega ĩhorerete ĩkĩongithia twana twayo ĩtekũmaka. Na ĩrahota gũtuongithia tuothe o rita rĩmwe. Ũũ nĩ kuonania atĩ, wendo wa mũciari nĩ ũkuonekana nginya nyamũ-inĩ, na nĩ kaũndũ ga gũkenerera mũno. Na ningĩ, nginya ngũrũwe ĩno nĩ kuonekana nĩ ĩigĩtwo handũ hatheru ũndũ ũrĩa ũtonekanaga mũno, ona kaũndũ kau nĩ gagũkenerera mũno.

Ũrĩithia wa thungura ti ũndũ wonekanaga mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, tondũ ti andũ aingĩ macirĩithagia, na arĩa ũgũkora ona magĩcirĩithia makoragwo marĩ anake anini, arĩa ũgũkora mũndũ ararĩithia o thungura ĩmwe kana igĩrĩ na arĩa mahotaga gũcirĩithia ũkoraga mũndũ acithondekeire o kanyũmba kanini, karĩa aciethagĩra o mahuti o hau hakuhĩ. Na nĩ hinya mũno ũcemanie na andũ arĩa marahota gũcirĩithia.

Mbica ĩno rĩ ĩronania nyoni ĩna matumbĩ maingĩ, na nyoni ĩno rĩ, ĩhana mũthemba wa kwĩrũ. Matumbĩ maya maronania mena rangi mwanya mwanya, kuũguo mũndũ noũrigwo kũirũ ĩno ĩhotete atĩa kũrekia matumbĩ ma rangĩ mwanya mwanya. Arabu ningĩ ĩronekana ĩikarĩte kandũ hega kuũguo no ũrigwo ũrĩa ĩhotete , ũrĩa mũndũ ũyũ ahotete kũmĩiga nyũmba na kaũndũ kau no gakenie mũndũ mũno.

Mbica ĩno rĩ, ĩronania tũcui twĩrĩ, na warora wega, nĩ ũrona hena makorogoco ma matumbĩ, kuũguo no gũkorwo no hĩndĩ twa, twahota, twarĩkia gũtũrĩkio. Na kaingĩ anga tũcui tũikaraga thikũ, thikũ mĩringo ĩrĩ na ĩmwe tũngĩkarĩkia gũtũrĩkio.

Maũndũ mangĩ marĩa mũndũ angĩhũthĩra kũnogora mwirĩ, nĩ ta, sit up harĩa mũndũ egũkoma thĩ agacoka akeyoya mwĩrĩ o mwena wa naigũrũ. Ningĩ mũndũ bado no ahũthĩre gũteng'era ta imwe wa njĩra iria mũndũ angĩnogora mwĩrĩ naguo. Bado mũndũ no ethe mahiga marĩa angioyaga ma ũritũ mwanya mwanya, akahũthĩra o kũnogora mwĩrĩ.

Andũ arĩa mena marũa ma gũtwarithia ngari Kenya, nĩ andũ arĩa mathiĩte cukuru-inĩ cia gũtwarithia ngari, harĩa mũndũ arĩkia kahinda kana gũthomera ũtwarithia wa ngari, magathiĩ mageka kĩgeranio na mũndũ ahĩtũka rĩ, nĩ ahotaga kũheo marũa ma gũtwarithia ngari.